Ikes ake nintayu nena nchahe, niisuj tenkare ore peindip aisuja ninteleiki enkima meteyiarayu nkuti saai yiolo pee tejo esaa nabo onusu, ore peidip aateyierata nintayu tenkare nimbukoo ina are enye ninkaraanka niyierr nindim ainosie olmushele arashu olgali.

aigwet ake nintau nena kinyat enye eshumata niimperr katikati enye nintau eusi natii atua amu yiolo ina usi natii atua naijo esumu yiolo piintau nidungu'dung' niisuj esidai yiolo piindip aisuja nipik enkare mitotua tolkuti dakikani niindim ake ainosa eichemsha arashu indipfry niyierr teilata esidai.

aisuj ake esidai nidung' udung' yiolo piindip atudung'dung'o ninchemsha paa iyierr taa taata aifry teilata saapuk nipik ilnyanya nipik kitungu nipik intokitin oshi nintobirie endaa pookin teniyierr ninosie orgali arashu ninosie ormushele nesidanu.

Olairemoni lolchamba ogira abolu olchamba lenye le carrots egira aitayu airragie alua tenkolong' peetoyu peetumoki aipaaka atipika ilkuniani nelo amirr, amu olchamba sapuk ele loondaiki naamiri. Neeku etuuno olchamba lenye peejo kitayu ntokitin peelo amirr peetum iropiyiani.

Kadolita endengu, mpoosho kuna rosecoco, kamande, mpoosho naado, olmushele nkabilaritin naara esiana, enkurma olpaek, kitunguu o soya olmushele.

eketii iltunganak okuni ooreuta ibaisikilini, netii obo otabatate, neitashe irkulie, neeku ninye egirae aing'uraa, netii olori ogira alotu teidie, negira kulo tunganak aare leitu ebatata, aairo, mayiolo ajo kainyoo egira aimaki, neiragita olikae tolbaribara, netii orori ogira alotu.

ketabolo oltung'ani kcb,ena mobiles banking, neeku ninye egira aing''uraa. ewueji neidepositie, wenitayunye, weniriwarie, nitodolu isitin pookin neesi teninyiang'u token ino pookin eloon. neeku ina nnagira aasa tene wueji.

aiya ake kuna coins olduka arashu osokoni nilo ajoki olopeny olduka mekimbelekenyaki aisho nenkaldasi ninkenaki yiolo naabaya, tenebaya imiet naa mia yiolo nkuli imiet naa naa mia nimbelekeny pookin nitum nena pisai niyieu pookin elulung'a.

piiyiolou eninkunayie mpisai inonok nipik pookin program niingerr venye enispenta naa kaji nkunayie keng'ae nchoo mpisai aja kampisai aja duo ifaa peelaki niimpanga ake te program ino esidai nitum naa atayiollo ajo kaji ikunari pookin.

ore oshi ele alama naa tenidol niyiolou ajo etii equity bank arashu iyata equity bank account neeku yiolo oltung'ani pooki oota ele alama tesimu enye arashu idol eeta tenkila niyiolou ajo keeta mahusiano o equity bank naa ine wueji oshi eshumie iropiyiani enyenyek naa ine wueji elakie isilen enyenak arashu etumie lon tine wueji.

ore ele naaishara e sacco fulani naishooyo mpisai enkampunineeku tenidol ele alama niyiolou ake ajo keeta enaimanisha ajo ketii iltung'anak oishooyo ilooni oji kop le boresha sacco

Yiolo ena naa membership enkaldasi nirijistayie imbaa e sipitali orkirrari tenilo sipitali nikihundumiai miata mpisai amu indipa naa aishoo ena nitodolu nkolong' i nitalaa nekibakieki nena pisai inonok naa teniya sipitali pookin esirkali nekisaidiai amu eyioloi ajo ira nabo enye amu itotona ilakita NSSF.

Yiolo temurua natii, etaa oshi keasi intokiti pooki digital. Aa kinukaa si iyiok iltung'anak anaa ene nukaa iltun'ganak pooki. Amu iyiolo apa, olchoni apa epuoi aanukaa tenee oltung'ani neme ai motuary tene nukari. Neimulumulakini ake olchoni nepuoi aa nukaa neturokini engumoto. ore oshi taata kee ake oltung'ani neyae motuary neturokini eng'umoto nepuonu aa nukaa tesidai anaa pooki tung'ani.

enetipat piaas ena bae, pee ilo sukuul, arashu ilo semina pookin, niitonini meiteng'eni ntae, ajo kaai ikunari, nining' venye nagira enkerai ino aendelea, te sukuul, naa tenaa seminar nisumi ntae entoki duoo pooki nagirae aalimu, nitonini misumi ntae, nitonini pookin ainining'.

Ekayiolo ajo keshomo oltamoyiai sipitali nee ekegiray orkirrari airorie aikilikuan ajo kaji ening'ito peetumoki atabaa netumoki atayiolo ajo kanyioo ing'uraa neeku maeleso egira aliki ntokitin pookin naatasate peetumoki naa atabaraki aing'urai tesidano o tenkaguto.

E ketii oltamoyia sipitali, nerish oleng' amu too mpipi eishori endaa, ninye eishorieki oxygen, netii hali maututi. Teningor ne keena mpaka elukunya, ijo ketapeje ele tamoyiai oleng neaku ketii hali hatarini oleng. Keidim atua anytime naa kegira ninye aitodolu nimashinini ajo mokure easita oltau lenye esidai.

Ekesidai ena baye oleng amu keisidai iltung'anak oleng tenemoyu oltung'ani indiim aitumiya ina kadi e national health insurance neponu aitibu neeku meigili aanyu menotoki impisai peetumoki aawaita aasomoki aing'urai neeku kake keiidim nepuoi nebaki ning'urari aajo kanyioo apa etalaaki negili orserkali neitibuni naa ore pee eshomo Zaidi neponaa